Kaimutikab ribetab tuga ko miyonwokik omitwokik chetutin ropta yon kaet asista ak yon manyor tukuk tugul chemokchingei teta kaimutichuto komuuch ketar kou miyondo kekure taktari konyikoker akonya nebo oeng' rarunetab omitwokik omitwokik komuuch kema kial suswek akemin akerib en betushek tugul nebo asista yo oo asista komoche kokonor omitwokik en ole kararan kicheng'e akekonor si yon kapetyo omitwokik kinemu choton akokochi tuga kwam nebo ropta ne oo yon kaet ropta komamochei kobur tuga soiti en ole nyoru ropta ngamun bire saiti noto komoche ketekchi kot neiburen ako tilil asikotere miyonwokik akotoret en tukuk cheu konaam kwam tiong'ik kelyek ngaamun kabur en ng'atatek saiti choton cheimuche kowech teta

Makararan kechop stimet echegen komakikur biik chekisomanji komosotetan ngamun echek ko makingen kisip arorutik chenyalu kisipi yon kichope stimet. Stimet ko makiname buch ngamun biik cheu echek komakingen tuguk che kikinde kisip kele kichope kou ni ak kechop kou ni. Noton anyun ko yoe kobar biik sitimet ngamun ichobe tuguk kityo komengen ile nyalu kosip oret ainon. Noton konyalunot anyun kegur biik chekisomanji komosoteta ngamun icheget kongen tuguk che nyalu kisip. Neta kotinye ngoroik che nyalu kilach che echek ko makitindoi ak tuguk kora cheu chekisoman komakingen ngamun mokitindoi arorut age tugul agobo sitimanito. Icheget kongen kit netos koyai sitimet komechop, yon mechap komie anan mechop yonndetan komie. Ko echek ko makingen kele ne netos keyai. Ko en biichotetan ko yon kayai kora komochobok komie kongen kole ngotayai kuni atonosie mat en orit yondeta komatinyon.

Mung'aroshek che mengech cheu aldaet ap maainik en kokwet koipu kamanutiet neo. Noton ko imuti piik kopun komaswek che loen ko sore maainik. Ye kakopwa pichotetan kopwa ak kikatkei kenai ole punu. Ko noton koipun kalyet rn kokwet ak emet. Nepo aeng' aldaetap maanichuton ko yae piik kong'eten komaswek alak kopwa akoipwech chepkondok che kokochap en olinywanet, kikachin tuguk che kararanen che maanichuton. Piik che chang' kokere kole ui ripset ap ngokiet asi kokonin maainik lakiji ma ui. Yan kakongei chito ak kole aripe ngokenik ak konyor maainik ak koalda konyorchingei rapishek. Rapisheton koyarn ketesetai kasit ap emet ne u ketech sipitalishek anan ko sukulishek. Notok anyun ngopwa piik kong'eten ematunwek alak kosoru maainik konyuko yae akot kokwenotetan konaak en kasit nemye neyae piik, meng'iik ap kokwanoton. Noton ko imutu pichotetan ak koyai kokwet koeet ako nai gei piik kopun komaswek che terchin.